Pur aila ni nigi ohala mathoth kuom jokenya. Mokwongo, purni geng'o pii mabende nyalo ywero kodhi kaose kom e puodho. Marario, purni bende konyo geng'o muomruok mar loo mabende nyalo loso oula e puodho.

Ober ne japur ni kech omiyo cham dongo ka miyo, kendo japur yudo keyo mo ogundho. Ma bende miyo japur yudo ohala malo ko oa e puodho.